Kaluwore gi kaka aneno gik mokete tielo ni, chalni tielo ni samoro no otur kata owil. Gik mokariyo go ema nyalo timo ma ket tie dhano kamae. Koro nitiere nyamrera nyamrerwa moro e alworanan kae, ma mae tich motiyo. Koro ineno kaka samoro iyudo ni ji otur mang'eny to en emichime, nikech en gi yath moro ma oloso mar nyaluo ma orwayi godo. Koro koserwayi cha, to yadhno idwale gi mo, koserwayi gi yadhno to otweyoni bandej. To kosetweyoni bandej, to nitiere kaka ipangoga kodhi ipangoga kete e tiendi ma ang' ting' tiendi odog kaka ne ntiere. Kosepang kete go to itweyo ketego be mana kaka otwe mae. Koro gino dhi miyo kata ka tiendi otur to choke manotur go gidok e wang'e kendo gimakore kendo. Kendo ineno kaka ka gisemakore to in tiendi bo bedo mo moriere, tiendi ok bobam. To kata ka tiendi bowil, kosepangni gigi kamae to tiendi dhi dok e wang'e. Nekech tielo lit kotur, kendo tielo lit be kowil. Kendo nyaka igeng' mondo kik ibed rang'ol. Koro gini koseketni kamae, to in iritarita kendo ijiwa jiwa kinda mondo mi idog e rwecho sa ka sa. To imedo pangni mana yiende gi gi bandej to in ibro chango mapiyo, kendo tur kama.

Mae en od thieth, kendo mondo mi ine ng'ato ichwo sindan kamae, mano chalo ni gik mang'eny nosetimne. Nikech mondo mi chwoyi sindan, nose pimi ma oyud tuo ma in go ma in godo, ma one yedhe ma opogore opogore monegobedni imiyi. Koro laktar en ng'ama riek, Nikech laktar en ng’ama osomo, kendo gin jomong'eyo tuoche mopogore opogore kendo ginie joma konyo ngima dhano. Koro kata kakineno mamani, chal ka gima dende nohinge ahinya, mowinjo marach ahinya. Emomiyo obiro e od thieth kae, mondo mi othiedhe. Kata kamano be laktar ineno kaka thiedhe maber, kendo aneno ka ochwoye yath. Kendo yath mochwoye no dhi konye, nekech kosechwoyi yath, to nitiere teko moro ma iduogo ga godo. Nikech yath be kichwoyi nyaka ne kaka ichwoyo kendo nyaka ne ni en yath mane. Kosechwouyi maber, to in iwuon kata ka ni ituo ahinya, to ineno kaka idhi wuok osiptal ka ichango. Kendo an ahero yath mar sindan moloyo yath ma imuonyo nikech muonyo yath tek. Kendo kosechwoyi sindan ineno kaka ichango mapiyo moloyo muonyo yath. Yath samoro inyalo muonyo sa ka sa, to ineno kaka ok ichang mapiyo. To kochwoyi sindan kame, to in iboyudo nafuu, piyo ka piyo, piyo piyo yaani.

Mae en od yath kendo od yath ohala ni ji osefwenye ahinya e alworana kae. Kaluwore ni ngima dhano, nyaka dend bed malit, kaluwore gi tije matek mwatiyo. Kendo nyaka ng'ato tuo kaluwore gi tuoche mawakwanye yamo sama waduoge utewa kawaa tich, kendo tuoche moko be ng'ato nyalo miyi kawuok kuom kowuok e yamo. Kata kamano be aneno kaka ng'ani odich kendo en gi jonyiewo mang'eny ahinya, kendo jonyiewo moko oting'o otas e lwetgi. Nikech kaluwore ni samoro iya e osuptal, to osuptal tinde yedhe onge, kendo iori mana ni idhi ikaw yedhe e od yath mani oko. Kendo ka iseya osiptal to indikoni ga yedhe go e otas, koro otas ma gichiwo ni, chalni odhikne gie yedhe. Ma ng'ani kosekawo otas, to dhi panga apanga yedhe manie otas to nyise mana bechgi. Koro tijni ber kendo kisebed jaus yath, nyaka ibed abeda ng'ama omor gi jonyiewo nikech samoro ng'ato dende lit ahinya to obiro nyiewo. Koro okipenje gik mang'eny ahinya, in ing'iya ng'iya otas manomiyi no to imiye yath. Kendo anyalo jiwo ji ni giti atiya tijni nikech tijni nitiere yuto mang'eny ma giya godo kagiuso yath. Kendo en tich maber nikech en tich ma kinyo ngima dhano, kendo miyo ng'ato kata ka dende lit chango. To pod luori nikech in e ng'a ma miye yath maber mamiyo ochango piyo.

Mae en od thieth kendo en kar en korka mon ma yach gi mon modhi nyuol. Kendo ineno kaka mamani en nosenyuolo nyathine kendo obet kode e bathe kanyo. Kendo kisenyuol nyaka daktari bi sa ka sa, mondo ong'i kaka nyathi medo dhi, gi in iwuon be kaka ngimani medo dhi. Nikech samoro nyalo bedo ni nitiere gik maricho ma nyalo kawo ngima ni, koro nyaka gibi ging'iyi sate, ging'iyo kaka imedo dhi kendo kata kaka imedo winjo maber. Kendo pressure ni be nyaka i ne, nikech ka isebedo ng'ama pek, to pressure ni idho ga piyo. Koro isiko ing'iyo pressure ni kendo ipimi sa ka sa. Koro ineno kaka jogi pimo pressure mamani, gitemo ng'iyo kaka kabe oyweyo maber kata ka be ober gi nyathine. Koro ber ka laktar wuotho kamae ka ng'iyo jomonyuol, kendo ging'iyo nyithindo. Nikech nyithindo ing'e ni mako nithindo matindo mako tuo piyo kendo koyo be mako korgi piyo. Koro nyaka gine kendo nyaka gipuonji kaka onegobedni irito nyathini matin ni.

Kaluwore ni gik moko lokore ahinya e ban' kinde e alworana kae, kendo e bang' kinde e alworana kae. Kendo e yor thieth, gik moko osebedo ka lokore. Kendo ineno kaka no om yo minyalo go godo picha dend ng'ato, ma ne tuo moro ma chamo giki kata kobet kori kata adundo ni. Imenyo gi picha no to dhi golo gigo kendo dhi golo kaka gichal, kendo ka be gine ngima maber. Koro aneno ka kor ng'ani nitie e ngima maber, kendo onge gimoramora mokethore manyalo mwanyalo wacho ni ochamo gimoro. Kendo ka kor ng'ato ma ok tuo onegobed kamae, kaluwore ni gik moko ketho kor ji piyo. Samoro gin jo ywa ndawa, kendo jo ywa ndawa korgi top piyo, kendo gibedo jok ma afya gi ok ber. Koro ber ka ng'ato rito ngima ne kendo chamo gik ma beyo beyo, kata olemo ma mit mit, madhi geng'o ne tuoche mang'eny ma make korgi mek del. Miyo kendo ngimani bedo maber, idak ngima maber. Nikech kise bedo jamadh ndawa gi jokong'o, to in ibro dak matin. Nikech tuoche bomonji mang'eny, tuoche ma digeng'o. Koro nyaka warit ngima wa maber, kata ka wago picha, wang'iyo gikwa kaka chal. To wanbe owuon nyaka watem mondo walos dendwa, okni waketho kwaneno. Ilosa losa dendi maber, tidak ngima maber.

Dhano nyaka rit ngima ne, kendo lak en gi achiel kuom gik ma dhano onegobedni rito maber. Okiwe laki tobi, nyaka ibed ng'ama rudho laki. Kichiewo gokinyi to irudho laki, tok kisechiemo be irudho laki. Kirudho laki to idhi neno ka laki bedo marachar, to okibibedo gi arufu marach ma ae dhogi. Dhogi brobedo ka dung' maber, koro kisebedo ng'ama rudho lake maber to dhogi ok bro dung'. Kata kamano rudho lak konyo mang'eny nekech nitiere kute be moko ma mako lak ng'ato, kute go kosemaki to lako botop, to laki bo rami ahinya. To in ibosiko mana ka igolo laki, koro ber ka ng'ato oritore, kendo orito lekene maber. Kiserito laki maber to onge tuoche ma bro maki ahinya, nekech samoro chilo mane shogi no ema omo tuoche e dendi. Koro iritarita laki maber., tibedo ng'ama ler, maler maber.